Rĩrĩa ndatete mbeca, ndwarĩ uici wa thimũ, warĩ uici wa kũhuhĩrĩrwo ndawa. Ngĩmarutĩra mbeca thimũ-inĩ, na ngĩmarutĩra mbeca akaũnti-inĩ cia bengi. Nĩndahũrire riboti gwa borithi no ndiateithĩkire na njĩra o yothe.

Mbica ĩno ĩronania andũ a rũrĩrĩ rwa mathai makometie ng'ombe makĩgeria kũmĩruta thakame ĩrĩa ĩheagwo andũ, makĩrĩa andũ arĩa arwaru, kana atumia arĩa marĩkĩtie kũgĩa twana.

Ũyũ nĩ mũgũnda ũhandĩtwo nyeni. Mbica ĩno ĩronania nyeni, nyeni cia ũndũire.